Haha nĩ ndĩrona kĩrĩa kĩngĩkorwo nĩ mũmera wa ndimũ, na ũrĩ na ndimũ, na cironeka ci njĩru mũno, ũrĩa mũndũ endaga. Ndimũ ici, kaingĩ nĩ ikoragwo ĩrĩmĩtwo nĩ mũrĩmi, na rĩrĩa ciaciara ũũ, nĩ ahotaga gũcitũara thoko-inĩ na agaciendia, na ũguo akahota kuona mbeca. Ndimũ nĩ ikoragwo na imera, rĩrĩa ũkoraga kĩmera gĩkĩ nĩ cieka wega mũno, na rĩrĩa gũtarĩ kĩmera gĩa cio, ũgakora atĩ ngina thoko-inĩ gũtirĩ. Ndimũ nĩ ikoragwo irĩa ndũrũ mũno rĩrĩa warĩa ci theri, ta macungwa cihanaga ta macungwa, no macungwa makoragwo na cama no ndimũ itikoragwo ta ii ndũrũ kana ii ngagatu. Ndimũ nĩ ĩhũthĩkaga maũndũ-inĩ matiganĩte, ta rĩu nĩ ũkoraga kwĩ andũ matũmĩraga kũruga kahũa, kahũa ka ndimũ gakoragwo karĩ na cama mũno. Ona ningĩ, nĩ ũkoraga tarĩngĩ rĩrĩa mũndũ ena homa, nĩ atherũkagia ndimũ icio, agaciĩkĩra hau maĩ-inĩ, na akanyua maĩ macio. Maĩ macio nĩ mateithagia kũhingũra mũgambo ũngĩkorwo ũhinganĩte, ona ningĩ magagũteithia kũnina homa.

Njĩra ĩrĩa ingienda tekinoronjĩ yũke ĩndeithie, nĩ kũndeithĩrĩria kũrora mĩrimũ mĩmera-inĩ yakwa. Ingiona kĩndũ kĩrĩndeithagĩrĩria kũrora mĩrimũ atĩ ndirĩbataraga gũthiĩ mũgũnda-inĩ hĩndĩ ciothe kũrora kana mĩmera yakwa nĩ ĩnyitĩtwo nĩ mĩrimũ, no ngene mũno. Tondũ ingĩona kĩndũ kĩu kĩrahũthĩra tekinoronjĩ, ndirĩbataraga gũthiĩ mũgũnda o hĩndĩ o hĩndĩ kũrora mĩmera yakwa, nĩ ndĩrĩhotaga gũgĩtũmĩra, tarĩngĩ gĩgathiĩ mũgũnda, gĩkahũrĩra mbica, naniĩ ngona mbica icio thimũ-inĩ yakwa kana macini-inĩ yakwa, na thutha-inĩ ngamenya ũrĩa ngũrigita mĩrimũ. Ona ningĩ kĩndũ ta kĩu, no gĩkorwo gĩa kũndeithĩrĩria, rĩrĩa ndona yandũmĩra mĩmera ĩna mĩrimũ, ĩkahota kũmenya handũ hau nĩha, na ningĩ ngacoka gũgĩĩkĩra ndawa, gĩgacoka mũgũnda-inĩ wakwa, gĩgathiĩ gĩkahũra mĩmera yakwa ndawa. Ũndũ ũcio no ũkorwo ũndeithĩtie, tondũ nĩ ndĩrĩhotaga kũhũra mĩmera yakwa mĩingĩ o rita ta rĩmwe ũguo, ngahota kũmĩhũra ndawa itagũbatara atĩ gũthiĩ kuo mũgũnda-inĩ ngĩhũraga harĩ o mũmera o mũmera. Ũndũ ũcio no ũhote kũndeithia kũgĩa na maciaro mega na maingĩ.

Maya nĩ matunda mahandĩtwo, na mahana tarĩ kabangoho. Matunda maya kũroneka he ũndũ mohetwo nĩ mũrĩmi. Ngwĩciria gĩtũmi kĩa mũrĩmi eke ũndũ ũyũ atĩ kũmoha na kanyamũ kahana tarĩ karatathi ga tũrima, nĩ kũmamenyerera, wa mbere matigakorwo makĩhĩa mũno nĩ riũa. Kanyamũ gaka ũũ kohetwo, nĩ gateithagia atĩ kĩndũ kĩu gĩtikuona riũa rĩ hakuhĩ rĩgũkorwo rĩgĩcinwo o kũndũ na kũndũ ti handũ hothe na kũguo rĩgakorwo rĩkĩgĩa riũa rĩa kũigana. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũmenyerera matunda mau nĩgetha makorwo manyitanĩte hamwe, matigatuĩkange. Ũũ nĩ gũteithagia mũrĩmi ndagateange. Ona ningĩ, gũtigĩrĩra atĩ matunda macio matinarĩo nĩ nyoni. Nyoni rĩrĩa ciona ũũ, kaingĩ nĩ ũkoraga cikĩaga gũka, na cikaga gũka kũrĩa matunda maya, na kũguo mũrĩmi agakorwo agĩtigĩrio kĩndũ. Ũndũ ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ, matunda maya mangĩkorwo atĩ nĩ mekũgũa, maume mũtĩ-inĩ harĩa menyitĩrĩire magũe, matikũgũa thĩ, mekũgũa kamũnyore-inĩ kau, na kũguo matigũthũka rĩrĩa makorwo makomeire tĩri kaingĩ nĩ ũkoraga magĩthũka, na kũguo mũrĩmi rĩrĩa oka, arĩũkaga o kũmoya hau o kũrenga karatathi kau, nako gagakorwo karĩ na matunda make. Koguo nĩ gũteithagia rĩrĩa mũrĩmi aragetha.

Ũndũ ũyũ ũroneka tarĩ mũrutwo, aroneka ta ee kĩrathi-inĩ, na ee hau mbere, agĩthoma tarĩngĩ namba irĩa ciandĩkĩtwo nĩ mwarimũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata, tondũ wa mbere, nĩ ũheaga mũrutwo agakorwo na ũmĩrĩru mũnene, tondũ gũka haha mbere wa kĩrathi kĩao, na agakorwo akĩarĩria andũ a kĩrathi, ona kana akĩmabundithia, ona kana agĩcokia ciũria, ũndũ ũcio nĩ ũheaga mũndũ ũmĩrĩru mũnene, ona kĩa bata arĩ mwana mũnini, agakorwp na ũmenyo wa gwĩka maũndũ, ona agakorwo na ũũgĩ. Ona ningĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũheaga mwana ũũgĩ ũrĩa ũbatiĩ wa riika rĩake. Tondũ haha nĩ ndĩrona agĩthoma namba, na kũguo kũringana na mĩaka ĩrĩa enayo, abatiĩ gũkorwo akĩmenya gũthoma namba ta ici. Ona ningĩ, nĩ ũteithagia mũrutani kana mwarimũ kũmenya ũmenyo ũrĩa ciana irĩ naguo, tarĩngĩ angĩkorwo he kĩndũ arathomithĩtie, akera mwana oke hau mbere oke auge kĩrĩa we aranyitire, nĩ ũteithagia mwarimũ kũmenya arathomithia atĩa, na kũmenya ciana cikinyĩtie ha kũnyita kĩrĩa aramathomithagia, na kũguo akamenya kana nĩ gũcenjia agũcenjia njĩra ya gũthomithia angĩkorwo ciana citinyitĩte. Na angĩkorwo nĩ cinyitĩte, no akorwo na ũndũ wa gũcihe iheeo, nĩ ũndũ wa gũcitũma kana gũciĩkĩra hinya na gũcitũma cithiĩ na mbere na gũthoma.

Ndĩreciria kũhũthĩra ũgĩ wa mũhianĩre, nĩgũteithagia kũrĩma wega gĩcigo-inĩ gĩakwa, ũũ nĩ tondũ, rĩrĩa watũmĩra ũgĩ ũyũ, wa mbere, nĩ ũteithagia gũtwarithia maũndũ marĩa mũndũ areka na mbere naihenya, ũgakora atĩ, tarĩu tuge angĩkorwo mũndũ arenda kũrĩma mũgũnda mũnene, nĩ ũkoraga agĩtũmĩra kĩndũ ta karagita, na kogwo, ũgakora atĩ, handũ harĩa hangĩrarĩmirwo nĩ andũ gwa kahinda ka wiki igĩrĩ, ũgakora ta rĩngĩ karagita karĩma na thikũ nini, na hau mũrĩmi agakorwo akĩhonekerio mahinda, ũgakora atĩ nginya nĩarĩkirie kũrĩma, na nginya akĩambia kũhanda gwa kahinda kau ka wiki igĩrĩ. O na ningĩ ũndũ ũngĩ, ũgĩ wa mũhianĩre nĩ gũteithagia kũrehe ihonia naihenya, angĩkorwo mũrĩmi mĩmera yake ĩrĩa ahandĩte ĩ na thĩna, mũrĩmi nĩ akoragwo akĩhota gũcaria kĩhonia naihenya gũtũmĩra ũgĩ wa mũhianĩre.

Kambuni-inĩ ya Google, nĩ mathomithagia mathomo matiganĩte. Ona nĩ ũkoraga mena mathomo ma bure, na kwĩna mathomo ma kũrĩhĩra. Mamwe ma kothi kana mathomo marĩa makoragwo kuo, nĩ ta mathomo ma ũrĩa ũngĩĩkuua wĩta mũndũ kĩũmbe, magũgũteithia kwaranĩria na andũ, gũteithia kũmenya tarĩngĩ rĩrĩa ũrathiĩ gũcaria wĩra, ũrĩa ũbatiĩ gũcokia ciũrĩa irĩa mũndũ oragio. Ona ningĩ nĩ gũkoragwo na mathomo mangĩ, ta mathomo ma gũbundithia mũrutwo gũthondeka nenda cia ũkinyanĩria, ona kana gũthondeka kĩndũ ta appu. Nĩ makoragwo maheanĩte mathomo ta mau. Ona ningĩ nĩ mabundithagia arutwo ao, ũrĩa tarĩngĩ mũndũ arĩkia gũthondeka kĩndũ, ũrĩa abatiĩ kwaranĩria na agũri, ũrĩa mũndũ mũtaratara wa kwendia kĩndũ, kana kũrĩa ũngĩcoka nyingĩ gwetha agũri. Ona ningĩ nĩ mateithagia mũndũ gũthoma, tarĩu rĩrĩa wathondeka mũtambo, maũndũ marĩa ahũthĩri marĩkĩrĩga kũrĩa marĩthiaga ĩrĩa ĩtagwo database na nĩyo marĩtũmĩraga, kũiga indo.

Mũigana wa maĩ ũrĩa wĩ gĩcunjĩ kĩa tĩri kĩrĩa kĩrathimĩtwo, ona kana gĩgathũrimwo, nĩ ũteithagia mũrĩmi kũmenya maũndũ matiganĩte. Wa mbere, no ũteithie mũrĩmi kũmenya, mũigana kana gĩcunjĩ kĩa maĩ kĩrĩa kĩ tĩri-inĩ wake, na ũguo akamenya ndahanda mĩmera yakwa ĩĩ, ndĩrĩbataraga gũitĩrĩria maĩ mahinda marĩkũ? Mĩmera ĩno no ĩhote gũkũra ĩtegũitĩrĩrio maĩ? Tĩri ũyũ wakwa rĩ, no ũhote gwĩtiria mĩmera ĩrĩa ndahanda ĩgakũra wega ĩtegũtinda ĩkĩũma? Ona ningĩ, mũrĩmi nĩ ahotaga kũmenya, egũtũmĩra njĩra ĩrĩkũ ya gũitĩrĩria. Tondũ angĩkorwo tĩri wake wĩna maĩ maingĩ, no ahũthĩre njĩra ya gũitĩrĩria na tarĩngĩ na ndoo, agaitagĩrĩria tuge ta rũcinĩ, na hwainĩ. Angĩkorwo maĩ ti maingĩ tĩri-inĩ, no ahũthĩre njĩra ya gũitĩrĩria ĩrĩa mũndũ aitagĩrĩria na macini, ũkahingũrĩra mathaa maigana ũna, mũgũnda waku ũgakorwo ũgĩitĩrĩrio maĩ, na nĩgetha ngina maĩ macio makahũnia tĩri. Ona ningĩ ũndũ ũngĩ, mũrĩmi no ahũthĩre kũmenya ekũhanda mũmera ũrĩkũ. Kwĩ mĩmera ĩhotaga gũkũra wega, kũndũ gũtarĩ na maĩ maingĩ na ĩmwe ndĩngĩhota.

Ũũgĩ wa macini, nĩ ũteithagia kuongerera ũciarithania mũgũnda-inĩ na maũndũ matiganĩte. Wa mbere, macini nĩ ĩhũthĩragwo kũrĩma mũgũnda, ta rĩu kĩndũ ta tũragita, na nĩ tũkoragwo tũkĩruta wĩra naihenya mũno, na tũgakorwo tũkĩhonokia mahinda marĩa mũrĩmi arakorwo akĩrĩma. Tarĩu nĩ ũkoraga, karagita kahũthĩra thikũ nini kana mahinda manini kũrĩma mũgũnda ũcio, gũkĩringithanio na kĩndũ kĩrĩa arĩmi mangĩrahũthĩrire kana andũ mangĩrahũthĩrire kũrĩma. Ũndũ ũngĩ, macini nĩ iteithagia kũrora mĩrimũ. Tarĩu, nĩũkoraga mũrĩmi nĩ atũmaga tũtege tũrĩa twĩtagwo drone, tũthiĩ tũkamũrorere mũgũnda wake, kana nĩ kũrĩ na mĩrimũ, kagathiĩ o harĩa o mũmera o mũmera, gagĩthũrimaga kana mũmera ũcio wĩna mũrimũ. Ona ningĩ bado no tũtũmĩrwo gũtwara ndawa, tũgekĩrwo ndawa hau, na tũkombũkio tũgatũarwo mũgũnda-inĩ, tũgathiĩ tũkahũra ndawa. Ona ningĩ wĩitĩrĩria wa maĩ mũgũnda-inĩ, mũrĩmi no akorwo na njĩra ya kĩrĩu ya tekinoronjĩ ya gũitĩrĩria maĩ, kũrĩa atarĩbataraga gũthiĩ mũgũnda-inĩ wake, arĩkoragwo tu o gwake mũciĩ agaitĩrĩria maĩ ategũbatara gũthiĩ mũgũnda-inĩ.